Oganda iloso ni ikuongo ipuro puodho mokuongo, to ichako iyoro puodhono to mar adek ipidhe e lain moriere e puodho no. To oganda ka osepidh oganda kata kihero to inyalo pidho inyalo kuongo iketo e pi mondo mi ochak muoch koka idhi ipiidhe e puodho. Oganda ka osepidh e puodho iume gi lum ithene gi lum mondo kik mondo kik odolre kanyo to jomoko pidho oganda ka puro puothe dimang'eny mondo ogandano ochieg maber. Oganda ka osepidh e puodho, kose dongo matin, idoye, igolone buya, mademi chochi kaka onyalo dongo eyo maber kata manyalo mone mondo mi oket gik ma oket ginene mabeyo odhi maber. Oganda kuonde moko ma richo inyalo go yath.

Gima biro e pacha kaneno gini en ni mae en taon maduong' . To jo ni jii mang'eny ni wuoth e grup nitie jii mang'eny mochokore ka. Chal ni ntie gimor matimore ka momako pach jogi nikech aneno ka gino omako pach muhindi ni mang'eny kabisa. Ka nitie jii ariyo wuotho kadhi mbele e chiro kae to kae ni paro ni nitie joma kawo lain ka tekno kata gi jomodhi nyiewo simu kae . E bathe kucho aneno nitie duka mar samsung kae en kama iuse simbe mag samsung kachiel kod simbe mag tekno. Gi mbele kucho aneno dukni moko joma wuotho ka gi chal ni gin joma owuok dhi e tije gi kaluwore ni en saa gokinyi morning hours .E mbele kucho aneno nitie be gima chal ni ipogo kae momiyo jii ochokore.

Gima biro e pacha kaneno gini en ni nitie ng'ani odhi e duka mar airtel, ng'ani odhi ng'iewo sim to bamba be odhi nyiewo. To ng'at manie bathe cha be odhi ng'iewo mana gima, odhi ng'iewo mana sim ir ng'ama uso ei duka mar airtel. Giebathe kucha aneno gik ma aneno aneno kaka nitie gima biro e pacha kendo ka ang'iyo gini en ni nitie transfer pesa transf pesa ma bedo transfer kae kang'iyo gie bathe kucha be aneno gik ma iuso. Soda be chalni iuso ka gie mbele kucho, gari moro be nitie kacha mochung', garini chal ni en mokelo ji ka. Ng'at manie m-pesa ni be chal ni nitie kaka lainde rach, mar airtel, koro odhi kawo lain manyien. Kata ng'ani nyalo bet ni odhi ka odhi deposit odhi ruako pesa e sim mondo simbe o

Gimakabiro e pacha kaneno gini, ma en Gladys Wanga gi johera mag mag government motiyogo kanyakla. Nitie gimoro monyisogi e screen maduong' mar tv ni. E bathe kae, nitie joma ochung' mabe winje ,eka nitie ka ng'ama orwako law makwar gi ma blue . E bathe nitie jomochung' ariyo,e bath Gladys Wanga kae ma winje. Tijni en ,chalni jogi nyise site ma jopiny nigo kaluwore gi site majopiny kadhe made chandgi, mon gitimo gik magidwaro e sa mowinjore . e bathe kacha nitie ng'ama ochung' gi long'. Orwako sati marachar gi e bathe.

Ma ma en chiro ma kawuono en chieng' chiro. To ng'ato nitie kae mokulore ,oyiero long' mondo ong'iew. Eka nitie ng'amo chung' toting'o long gi bag moro be okete goke. E bathe koni aneno miyo moro be yiero lewni oket oketo bag moro e lwete. Kaeto nitie lewni be molier moko molier e wiye .E mbele ne kacha aneno bag moro moket piny ma white manigi gik moko eiye. Kaeto nitie ng'at moro be makalo e bathe gi sati maratong' gi bag okete goke .E mbele kae be aneno joma ochung' gi e mbele e mbele ng'ama oting'o long moketo bag e goke ni gin be giyiero lewni. E mbele kacha aneno airtime aneno duka mar artel manyalo bedo ni use simbe kata bamba .Miyo moro be nie bathe kodni wuotho ka dhi orwakore ka ja ka ja uso. Lewni gi ng'eny ka lewni moko be cho aneno mbele kucho miuso e bath duka mar airtel cha.

Kae kang'iyo taneno miyo mauso gik mopogore opogore. miyoni uso nyanya to gik moko bende ousoka moliero, miyoni ouso mondo oyude pesa mondo ochak owergo, okelgo nyanya mang'eny mondo gik mouso omedore. Miyoni uso mondo kadipo, mondo oyudi pesa moro monyalo tiyogo e gik ming'iewo mapile ka pile minyalo cham kata e gik ma pile ka pile minyalo rwaki, lewni. Miyoni uso gini mondo oyud pesan mondo matin, otergo kata e nyathine moro e skul. Miyoni uso kae mondo pesa moyudo okonye e ng'iewo gik moko mang'eny manyalo konye e ode. pesa moyudo kae onyalo tiyogo, onyalo kano bath moko, kosev mondo okony e chandruok moro manyalo biro apoya manyalo sande, kata pesa be moyudo.

Ma en tich mar pith mar jamni, kendo en pith mar jamni mag chiaye matindo ma en rombe. Nyamiyo manitiere kani oting'o nyathi rombo manyiso ni opidho rombe mang'eny, kendo rombegi gin kaka koro pith mar ohala mag rombe. Rombegi opidhgi ne gik ma opogore opogore kaka, mokwongo opidho rombegi ni mondo gin gibed rombe manyalo miyo ji chak, kendo chak rombo en chak maber ma konyiew to kendo konyo dhano e ngimane. Rombegi opidhgi mondo omi otergi e butcher, sama otergi e butcher kuno, iyang'ogi kendo gichiwo ring'o, to nyakoni bende yudo pesa kuom ring rombo monyiew, kendo oyudo pesa kuom chak rombo ma onyiew. Rombegi bende opidhgi mondo mi gikel pien, pien rombo inyalo ti go e gik ma opogore opogore kaka loso lewni, kendo loso sweta. Rombe ma opidh ka gi endi bende, oko mag rombegi, kelo mbolea e puodho ma inyalo ti godo mondo omi puodho ochieg maber. mbolea ma oa kuom chieth rombe loso puodho kendo.

Ma en miel mar ramogi ,miel manimielo chon kod oganda luo machon kendo sama nimiele, ne nyiso nyasi moro manetimore e luowa ka. Mielni ne ywayo ji koa kwonde mopogore opogore sama ne imiele. Mielni ninyalo miel kaka oganda luowa machon noa e lweny kendo noloyo lweny, ne ginyalo mielo miend ramogi machon. Mielni ninyalo miele ka joluowa nedhi nyombo kendo kani nywomo nyako, to oganda ramogi ne mielo miende kondo, To tijni nikod nengo e alworawa ka omiyowa wang'eyo luo kitwa kod timbewa, kendo oketowa wabedo kod paro kendo kod rieko mar ng'eyo kitw kaka wan oganda nyikwa ramogi ajwang' . Koro omiyowa wang'eyo luowa, kitwa kod timbewa kod gik ma joluo wa netimo chon, kendo en kod nengo omiyo nyaka nyithindo minyuolo ng'eyo story kata ng'eyo oganda margi kuma noaye, kendo kuma nowuoke, omiyo obedo nyathi ma ong'eyo.

Magi mon moya e chiro ng'iewo chiemo maginyalo dhi tedo mondo giyud kaka ginyalo tieko kech makayogi. Miyo ni oting'o trough moro moting'e gigene moya nyiewo e chiro mondo odhigo dalane. Eka miyo machielo motwe nyathi e ng'eyene be oya e chiro ng'iewo lewni matindo tindo mag nyathi minyalo losego, lewni minyalo napego, gi gik mamoko mong'iewo modhi tedo ne nyathine. minegi wuotho e yo kendo gireto mondo omi gichop ot chon kik gideki kaluwore ni gin gi nyathi be matin ma kogik godhiambo koyo dedek chamo kapok gigik. Miyoni be oting'o sufuria mong'iewo mokete gigene moyago e chiro modhigo dala.

Maendi en tich mar uso matimore e bath stej kendo miyoni obedo e bath stej kae ka ouso, manitiere jal moro ka ma ousone gik ma onyalo dhi kawo kaka maneno kani oyaro avukado kod gik moko mopogore opogore ma iuso kae. Miyoni en miyo mauso mondo oyud pesa monyalo dhi konyore godo e ode kod joge kod nyithinde duto, miyoni nigi nyathi mathin mabende pod tin madwaro ni miyo onyiewne chak, onyiewne mogo mar nyuka, to miyoni bende kaka en miyoni, ng'iso ni en miyo manigi nyithindo moko bende ot kucho. Koro tich ma otimo mar usoni, konye mondo omi oyud pesa monyalo dhi puonjo god nyithinde mamoko kata bende ma onyalo dhi nyiewo godo chiemo e ode mondo jood duto oyud chiemo kendo obed kod ngima makare, orwakre maber, obed kod opato maginyalo rwako kaka pod gin nyithindo madpongo. Mar ariyo, miyoni bende loso pesani, mondo en bende oyud pesane moro, ma onyalo konyore godo e weche ma opogore opogore kata gin weche moko mabiro apoya kata tuoche, kaka gin weche moko mabende.

Gima timore kae en pi ma okuny kendo okunye e gweng' mondo mi jogweng' duto te oyud pi makare kendo pi maler mar mondo gimodhi. Gima timore kaeni en ni jo gweng' kendo nyithi gweng'ni biro mondo mi gituom pigeni mondo giter utegi. Ng'ato ka ng'ato moa kuonde e gweng'ni biro gi kibuyu ge mondo mi otuom pi maginyalo tero gikonyre godo eweche mag ute kaka modho, tedo, kata mana mondo gimi jamni mag gi mondo mi jamni gi omodh pi ni. Gima timore kae en ni jogi tuomo pi mar kata gipidho kar gi moro mar seed bed magitero negi pig ni mondo mi giol ne mondo mi gik magipidho go oti makare. Gima timore kae ni jogi omo pi mondo mag luokruok makonyogi eyore mar luokruok kendo gima timore kaendi ni nyithindo gi omo pi mondo mi okonygi e kata luoko lewni kod luoko gik ma opogore opogore. Pi manitiere kaeni oketi mondo mi jo gweng'ni oome mondo mi okony kata mondo mi oket ngimagi obed makare nikech pi en ngima kendo pi ema miyo aluora bedo makare. Kama

Gimabiro e pacha ka aneno gini ma en kit oganda kata nyasi mar oganda moro. Kaka aneno kae, ma en nyasi manyalo bedo oganda mag jomaasai kata oganda mag kalenjin kata oganda mag pokot, nikech kit rwakruok magirwako re godo ni manyiso kitgi kod timbegi. Magi gin gik matimore sama oganda obedo kamoro achiel sama gidwaro ni mondo ginyis nyasi mag kitgi kod timbegi kata giwacho sigandgi kaka piny nene obiro. Kaluwore gi kata mana e thur ka, koro wan kaka oganda mag joluo, sama wanyiso nyasi mar kitwa kod kitemba, warwako kit lweni manyiso kitwa kod timbewa, kendo sechego wabedo e kwonde ka wapimo sigand Jaramogi Oginga Odinga kata wapimo sigand Joramogi ajwang',kaluwore gi kaka kitwa kod timbewa nene obedo. Gimatimore kae, ma nyiso kido manobedo chon kata oganda moko ma ochakorore kamoro kaginyiso kitgi kod timbegi kaluwore kod sigandgi magin godo.

Gimatimore kae en ni miyo mobet kaeni, tedo mandas mondo ousi ne ji mopogore opogore madebi ng'iew mandas mondo odhi omethgo kata madebi nyiew mandas mondo otene kata wende moko manolime, mondo omi ocham. Miyoni tiyo tijni mondo oyud matin matin mapile pile, madekonye mondo oyud pesane moro mare monyalo ng'iewogo gire moro maberne kata monyalo ng'iewogo gik mamoko mag ot, madekony, chopo dwaro mapile pile mag ot. Miyoni bende gima onyalo yudo e usoneni en ni onyalo pesa matin matin madoyudie mandas motedo kaeni, onyalo tiyogo kochulo nego nyithinde pesa midwaro e skul, kata mamoko mag pesagi bende onyalo kano mondo oknygo site moko malimbo mokong'e ni nyalo timore.

Gimatimore ei pichani, magi gin mon ariyo ma swago njugu kata gimoro e pany kae. Sama ne iswago gik moko e panyka, gik mane iswago e pinywa mar luo, ne gin gik machalo kaka njugu, ne gin gik machalo kaka kodhi, kendo ne gin gik machalo kaka gik ma idwaro los godo chiemo moro midwa cham. Mon mani kaendi, giswago njugu mondo omi njugu ogol moye, mo njuguni nitiyo godo mondo mine ne los godo chiemo, kata mo njuguni nene ni ikete e alode mopogore opogore. Gimatimore kaeni en mang'iso ni en swago maniswago godo njugu e pinywa mar luo. E pinywa mar luo kuno, ne mon ne loso pany, kendo mon ne loso rayoki mane giyoko godo njugu, sama niyoko njugu kamano endi, ne iyoko njugu mondo omi njugu nene bed, maregre mayom ma los moye. Sama njugu noloso moye kamano ka oseswage e pany, nitiyo kod mo njuguni mondo omi ni ikete e chiemo, mo njuguni bende ne itiyo godo e kaka loso alode moko, mo njuguni bende nirego arega kamano endi, to kanoserege, to ninyalo rude kod chak ti.

Ma endi en mwandu ma ng'ato oloso, kendo ma endi en gari ma ng'ato ong'iewo. Gik makelo mor ma aneno kae machielo en kaka pesa ,mar ariyo en mwandu ma olosi. Sama ng'ato onyiewo gache moro kata sama ng'ato nigi kod mwandune moro ,to onyalo nyiewogodo garine. Sama onyiewo gache kata nyamburkone, garini kelo mor e ngimane, nikechj gacheni nyalo tere kwonde ma opogore opogore. Sama ng'ato bende opidho jamni, ei gari ka aneno rombo ma obedo e gari ka, nyiso ni jalni nigi mwandu to mwandunine owuok kuom gige mag pith. Sama ng'ato opidho jambe moro kaka diel, kata kaka rombo, chiaye moro kata mana jamni moro kaka dhiang' sama odhi okawogi ma gigi endo ogolo pithgi, inyalo usgi e yo ma opogore opogore. Onyalo usogi e yor chak, onyalo usogi kaka karing'o. Sama oyudo pesaneni duto, to oriwore gi gimoro achiel, pesagi dhi kelo gimiluongo ni mwandu. Mwanduni ng'ani nyalo tiyogo mondo omi onyiew godo nyamburkone moro. sama en gi nyamburkone moro ma oriembo e ndara, gini endi miye mor, kendo gini endi kelone mor.

Ng'eyo mabiro kata gige tich ma idwaro e suko gin gik machalo kaka gige salun manyaka ket kare, modhi manyaka ket kare, ragol kata kichanu ma ichano godo wich. Kendo jal bende masukoni nyaka bed kod ng'eyo kata lony kata rieko moro manyaka obed go, ma riekoni to bende onyalo somo e lwet ng'ato ka ng'ato bedo kapuonje mondo omi ong'e kaka onyalo suko, kata gini onyalo some ka odhi e skul ma osomo riekoni e higni moko kata ariyo kod bathe. Sama en kod riekono kendo kata sama en kod ng'eyo mar kado wich kata suko, sechego kaka koro onyalo suko ng'ato maber nikec gigi duto dwaro rieko, gigi duto dwaro gige tich. Gige tich ma ng'ato nyalo bedogo gin ragol mang'eny kendo gin modhi ma kosesuko ng'ato to nyaka owichen e wiye mondo omi wijno obed mong'ith, kendo wijno obed maler. Pi mar luoko wich bende nyaka obed go ma kata iluongo gi dho wangunda ni shampoo ma olwoko godo wijno maler, mondo omi wijno obed makare. Rieko matut, rieko maliw mar kado wich bende nyaka obedgo.

Ber miyudo kuom timo tijni en ni pien rombo inyalo tigo kilosogo lewni ma dhano rwako, kata lewni mamoko. Tich machielo minyalo yud kendo etimo tijni en ni sama rombo oyang'inyalo us ringe, kendo ng'ama oyang'o rombo neno nyalo yudo pesa mang'eny kokalo kuom ring'o mag rombo mousono. Gik machielo minyalo yud kuom rombo en chak minyalo tigo kichwakogo chaye kata inyalo usgi e otende mopogore opogore, kendo kotim kamano tonyalo kelo pesa mang'eny ne wuon rombo, kata ne jomamoko modak kode machiegni. Chak mogol kuom rombone be inyalo losgo yogat minyalo usi kwonde mopogore opogore e pinywa ka kendo kuom timo kamae, nyalo kelo pesa maber.

Gimatimore kae en ni jok manikaegi i gi dheni kendo dheni olokore kodgi i kodgi matek ahinya. Ng'ato be nitie chien koni madwaro ni mondo ochwad dheni to dheni bende chikore kendo dheni nigi tekre mang'eny mayungogi ahinya kendo ohewogi gi ngufu ahinya. Bathe kocha be aneno jomochung' mondo omak dheno to dheno teng'ore malich ma okade ginyal kendo ohewogi gi ngufu. Kendo gitemo ywaye matek mondo deginyale to pod gionge tekre madechop kuom ywa dheno. Dheno chikore kendo oleng'ore kendo odwa noringi oya kuom jogi, to jogi bende onano yi kode matek ma ok ginyal weye kata matin. Ji mang'eny ochung' kae ng'iyo dheni mondo gine kaka inyalo time kendo mondo giyud kaka ginyalo konye mondo giywaye magikele kaka gidware.

Ma endi en pur mar niang' kendo sama niang' osepur ma niang' ochiek, to i harvest e kata igole e puodho, ikele. Aneno mashin kae ma irego godo niang',mashinni sama irego godo niang' kamae, ogolo pige niang' midhi iloso godo sukari kata iloso kodgi nguru. Ngurugi sama olosgi ma oketgi kamoro, iketogi ma wegi ma losgi e pan ka pan, pan ka pangi idhi to iketogi e ogunia to idhi iusogi. Pur mar niang' nikod pesa kendo pur mar niang' loso skari. Sukechegi ilosogi kendo kosereggi kamano, to iketogi e jwala to iusogi, samo obi ousgi ne ji e chirni, kendo ibiro bende iuso negi ji,e dukni, kose usgi kamano endi to gigi loso pesa ne jopur, kendo giloso pesa bende ne jogo marego niang'. Jogo marego niang'go koro ngimagi dak maber, ngimagi bedo maber, giwinjo maber gin gi pesagi, ginyalo tero nyithindegi skul. Ginyalo gero utegi mabey beyo, ginyalo bede e chamni magiyudo pesagi madongo koluwore gi kod pur mar niang',nikech kagiloso niang'ni magiketo niang'ni obedo maber, giloso sukari kod nguru miuso.

Maendi en od bura ma olosi, kendo od bura sama iloso to iloso ni kanyo ema nitiere e pend chike duto te mag thur kae, kaka wan kod pend chike prari prariyo gapar mar thur kae manyiso ni gimoro amora ma watimo kaka dhano, kaka wadak, kaka wa kaka wabedi, sirkal bende kaka onego obed ni bedo malo kucho, pend chike gi nyisowa kendo gileronwa ni kaka dhano onego obed ni dak. Aneno od bura kae kata gi dho ombogo iluongo ni judiciary court. Bur od bura kae en kama itero e achich ka kata itere ng'ato ka otimo gimoro ma kwero e gweng' kata oketho chik. Sama itere e od bura ka, itere mondo mi yale ma ma kete ni otimo gino kaka ot ondikno koso gima otimono ok en kamano. Od bura kae miyo chike duto te ma oketi e thur ka mondo oti kare ma onge ng'ama oketho chik moramora. Kendo od bura kae olosi ni mondo mi ng'ama oketho chik kata ng'ama ok otimo gimoro marach madhi ataro mar chik okaone pkaone okang' mager kendo oke.